Keeta ewueji namiraki ndaiki emirr ilairemok ndaiki enye toonkoitoi esimu aamiraki iltunganak losokoni teretoto e e value.

Ore bei neton aa kiti amu eton naa itu kipuo aisag enkurma eton aa ake aa irpaek kiata nemenkurma nanyai neeku mpaka nikiya midong'i pee kitum enkiti toki nemelelek enkidong'oto amu kegol.

Manyorraa pii amu ore enaisho naitobiruni naa keeta irkeek neshumi nepiki ntupaai pee emiri ore enaisho oolotorrok naa kaisidai naa kemelok nemeeta irkeek.

Ore enedukuya naa empurore .Ore empurore naa keyau enyamali oleng tolairemok tenchumata endaa amu ishum endaa ino nepuroo iltunganak . Ore enkoitoi naidimi ailepunyie pepali embuore naa enibunga iltunganak ,ilairemok metaa entoki nabo , neshum endaa enye tewueji nabo ,migil ilapurok ainyiakaki inewueji amu etaa naa kumok ilairemok tine.

Etayiolito ajo kegira iltunganak kumok areu ingarin nainyialate , kegira areu ingarin moruak nainyialate , eton ake egira aasishore torbaribara , neyau enaoitoi napiki impala ,lasima ake pilo mekichunguzae ningori engari enaa kesidai piipik orbaribara , tenetotona ilarin ongwan naa lasima pishuk mingurari enaakesidai naa kifaa petii orbaribara.

Ore entoki edukuya naa kitutum irmareita neyiolouno nees ntokitin enye tenebo metii ilarrabali ening'unoi.

Kelikini ircustomani ajo iiepieki mpisaai enteke eton itu ebau enkolong' enye napuo naa keimunyieki enkoitoi esimu pee isum nening'u pee eyiolou enitaas ate.

Kishiaa piishori emurua benki nashumie mpisaai ore ilairemok kumok naa keeta mpisaai kumok oleng' naa kelakua benki nashumie ninche mpisaai neeku kishiaa pee eyauni emurua neyau iltunganak, metaa mepuo iltunganak ewueji nelakua aing'oru mbenkii.

Keret iltung'anak miroro omashinini. Niaku kening'o oltung'ani, wemashini. Niata entoki nijoki, na keyiolo emashini ataasa enaa enigira aliki.

Maidim atolimu amu madolta empisha kadolita ake enkigeroto kake mayiolo ajo ewueji nadolta.

Maidim atolimu amu meeta entoki nadolita tempisha kigero ake kake metii empisha naidim aisuma neeku mayiolo ajo kanyioo ejito tina pisha amu metii empisha inewueji.

Ore enedukuya naa Inga's airoroki oltung'ani likigira aoshoki esimu niroroki enaa kaisidai naa kainyio eyieu na kainyio isaidia.

Atudung'o taapa enkad e huduma, kake itu adol entoki natareto, eitumia serkali impisai kumok oleng, amu eseuseu nalulung'a, kake eton itu kidol irmatunda lina huduma.

Ore enedukuya, kishoru inkardasini ajo naa sinanu certificates. Ishori aisho iltung'anak lotudung'o, ina itax, amu kra taa ina.

Ore enedukuya naa, mimanimanaa. Inyang'u intokiting pookin tewoi nabo. Alang osokoni, la inyang'u mpuka tene, nigil alo enkae wueji, ninyang'u enkurma, naa kekiminaki esaa igira ake amanimanaa.

Enilimu ilomon lomongo, na keeu entorroni teeyie amu kekibung'i, nekinkilikwanishorekiajo kanyioo pitolimuo entoki omongo, naa kanyioo piteleja olorere.

Peshumi idaiki, tiatua irbenak sidan. Peminyal ake endaa, neleleku si enapata igira aya osokoni. Ore irbeniak sidan, na kisaidia tenchumata.